He bata gũthuthuria irio cia mahiũ ta ngũkũ, tondũ rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ ũgũre irio rĩngĩ cia tũcui, tũcui tũu tũke tũkue tũothe kana twambĩrĩrie rĩngĩ kũharwo. Akorwo nĩ g'ombe, rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ ũgũre irio citakinyanĩirie ikĩro, ng'ombe yaku rĩngĩ akoo nĩ gũkama ũrakama, yũke yage kũruta iria ũrĩa kwagĩrĩire, ĩcoke rĩngĩ yambĩrĩrie rĩngĩ, ta rĩngĩ yambĩrĩrie gũthũkĩrwo nĩ mwĩrĩ, na iria rĩage kũruta ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩruta.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrabatara haha no mũhaka ũkorwo wĩna gaturee, ka, kanyamũ, onakorwo nĩ kĩnyamũ ũkũrenga, kĩnyamũ, kĩnya, kĩnyamũ kĩũ wĩkĩre tĩri, wekĩra tĩri ũcoke tĩri ũcio urugucanie na thumu. Wairugucania na thumu ũcoke wĩkĩre maaĩ, warĩkia gũitĩrĩrĩa maaĩ wĩkĩre mbegũ ciaku, wekĩra mbegũ ciaku ũcoke ũthiĩ ũcithikĩte, ũcoke rĩu, wekĩra, warĩkia gũcihanda ningĩ ũciongerere maaĩ mangĩ.

Wambere ngũmũĩra kũrĩa nyũmba icio irĩ, njoke ndĩmũĩre nyũmba icio nĩ cia thogora wa thĩ, na nyũmba icio ciĩ handũ hena ũgitĩri mwega, na nĩ kũndũ gũtarĩ na inegene na nĩ kũndũ kwĩna rĩera rĩega, nyũmba icio ciĩna maaĩ, ciĩna thitima, na kũu nĩ kwega ona ciana igĩthaka kũu nja, tondũ kwĩna ũbacĩrĩri mwega.

Irio iria cia mwanya cia ũndũire witũ wa ũgĩkũyũ, nĩ ũkoya mbembe ũgatukania na mboco ũkahagĩra, wahagĩra ũgacoka ciahĩa ũgatua nyeni, ũgekĩra marigũ ũgacoka ũgacikima, wacikima ũgacoka ũgacihũrĩra na mataha, ũcio ũkoragwo wĩ mũkimo mwega mũno witũ wa ũgĩkũyũ.

Taũni ĩrĩa njega mũũno mũndũ angĩikara na njega nĩ taũnĩ ya naikuru tondũ thirikari ya naikuru nĩ ĩtiganagĩrĩra taũni ĩyo ĩna thayũ na ũgitĩri wayo nĩ mwega. Na nĩmahotaga kũnyitanĩra na abithaa a borithi kũgitĩra andũ a kũu naikuru. Koguo naikuru nĩ nyonaga nĩ taũni njega mũndũ angĩikara na agacĩre kũu kũndũ kwĩ na thayũ mũingĩ.

Mũtũrĩre ũrĩa wa ciringi ũhutĩtie wa ciringi, nĩ gũkorwo nĩ tũrarĩha igoti rĩ goro rĩna goro mũno. Akorwo nĩ indo, cikagĩa goro, akorwo nĩ motungata, rĩngĩ ta ma mũingĩ, rĩngĩ kũrendekana oro mbeca, wathiĩ kũrĩa wathiĩ no mbeca irendekana, wathiĩ thibitarĩ, no mbeca, wathiĩ thukuru, no mbeca. Rĩu ũhoro ũcio nĩ ũkoretwo ũtũhinyĩrĩirie mũno kwa ihinda rĩa mĩeri ĩyo ĩĩrĩ.

Wa mbere, nĩndahahũkĩre mũno ndaitĩkirwo nĩ mai. Wakerĩ, tondũ mokire mena mũthanga, nĩndahehire nginya nguo ciothe, na ndaima hau, nĩndathire kuringana na ũrĩa ndahehete ngĩthie ngĩnyitwo nĩ gwathimũra ona kũhaya na ngĩcoka ngĩnyitwo nĩ mũrimũ wa kũigua heho.

Nyonaga mũndũ e obici-inĩ obici o yothe akĩhũthĩra macini cia kĩrĩu nĩcio kompyuta, agĩthiĩ nambere na wĩra wake either nĩ obici ya thirikari kana obici ĩngĩ o yothe, kana o thibitarĩ akĩhũthĩra macini ici cia kĩrĩu.

Onakorwo nĩ hũthagĩra mũtambo wa intaneti, rĩmwe rĩrĩa ndĩrahũthĩra maũndũ makwa kĩũmbe ũhoro wĩgiĩ thirikari nĩnyonaga rĩmwe makĩĩgucia mangĩgakinyanĩra, rĩngi akorwo nĩ intaneti ndĩrahũthĩra rĩngĩ ngorwo ndirĩ na mbeca cia kũgura data na rĩmwe ngona makĩĩgucia mũno makĩria.

Nĩngereire maũndũ mamwe mega na mangĩ maritũ, tondũ ta rĩu rĩngĩ nĩ ingĩthire na rĩngĩ ngate tigiti ya gũthie rĩngĩ kũrĩa ngwendaga gũthie kũgĩra motungata macio, rĩu ngona nĩwega kũhũthĩra thimũ, na rĩmwe ndahũthĩra thimũ rĩngĩ nĩngũthie ũguo ĩthire mwaki, ringĩ ĩthire mbia, nangekora ona thimũ rĩngĩ nĩ ĩhorire, na rĩmwe ngaremwo nĩ kũhingia maũndũ macio no rĩmwe nĩ gũthiaga ũguo ngahotana.

Wambere, nĩwega, kũhũthĩra ndigiri, rĩrĩa ũgũthiĩ gũtaha maĩ, tondũũ, nĩguo wambere ndũkũnoga, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩũgũtaha maĩ maingĩ mũno naihenya, na nĩũkũhũthĩrio, matha, mathaa maku, ndũkũhũthĩra maingĩ, tondũ angorũo ũkũendaga maĩ maingĩ, nĩũgũtaha naihenya otaũrĩa kwahoteka, ũkĩhũthĩra ndigiri.

Haya, hambe hakorwo hena mũtwe ũrĩa ekũĩruta naguo, acoke akorwo ena maguta na njuĩrĩ iria egũkĩnda nacio. Acoke akorwo ena gĩcanũri nĩũndũ wa kũgaya, na rĩngĩ no mũhaka akorwo ena rũrigi nĩũndũ wa gũtuma arĩkia gũkĩnda.